Mokwongo ng'ato onego obedgi ong'we yamo ma otiyogo e yorni kata obed gi laptop ma otiyogo e yorni. Asto kendo, onego obedgi internet kata ong'we yamo ma oywayogo network sama ondiko tijni. As eka odhi e yo mar judiciary filling' mondo eka odhi mbele gi tije.